Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ ndona rũri rũrũ ni kamachini gatũmagirũo nĩ rũhonge rwa kũũngania magoti rwa bũrũri ũyũ wa Kenya. Kamachini getagwo Tims karĩa kandĩkithagia riboti cia biacara cia mũndũ owothe kĩ mbeca irĩa onete, mbeca irĩa atũmĩrĩte na agakarutithania mathabu, nĩgetha mamenye kĩrĩa, igoti rĩrĩa mũndũ abatiĩ kũrĩha thirikari.